Kaw simbi mar ong'ue yamo madhi e mbui many playstore e simbi kacha chande diye kaeto e playstore kanyo many app mar equity en gi okumba moro makwar ewi kanyo eko machalo ot di kama ondik ni download mano ero dhi miyo obiro e simbi, kose biro koro di kama ondik ni register no mano tiende ni ndikri mano koro dhi miyo indikori e app no endo mondo koro ichak tiyo kode ayanga ,ket gige ni ma idhi kwayi kacha chande ma gin details meki ,kise keto koro inyalo bedo gi thuolo maber mar tiyo kode kata mar chako timo chudo moro amora eyo manyangafu ma onge oharo moro amora.

Gima chalo kaka ong'ue yamo ginyalo tiyogo mondo mi gisiem nego nyithindo ranyisi kuom gima gitemo wacho kokalo e mbui. Nikech chutho nyithindo ohero gima gineno kendo mano gimako maber moloyo gino endo ma giwinjo awinja. Bende ginyalo tiyo gimagi eki mondo mi gimi godo nyithindo mor, ka gisiemo negi godo tuke ma kaa gi kacha, kokalo embui manyalo moro nyithindo kendo nyalo keto pachgi machiegni gi japuonj.

omiyo inyalo donjo e class kamora mora ma intiende bende okonyo rito nyima nyithindo ma wuok kuonde ma arita kwe okber ahinya, bende okonyi e kungo' ahinya ahinya to kane en kama ni nyaka itigi nyamburko mondo omo ichape e class bende ochako okonyi e nge'yo matut e weche mag teknolojia e thuolo ma utudoru e kolwasi gi ong'we yamo

Twomarach ma ikelo gi virusi mar ebola kendo oliekona yore ma anyalo gamo godo twoni endi ma en kokalo kuom pige mag del ka oriwore kod jalno endo manigi twoni endi , mago gin pige machalo kaka remo kata olow kendo oliekona kaka nyalo ritora mondo mi kik agam twoni endi ma en kokalo kwom logo lweta maler ka okalo kuom logo lweta maler gi pi gi sabun kendo koso mulo jogo eko manyalo bedo nigi woni endi kata thi e uthi kuma ji nge'nye ma ngato nyalo bed ni nigi twoni endi mondo omi aritra maber kikayude.

Okwach kich ma okwanyo jal moro, kowito ngimane kendo koro gisekawe mondo gidhi gitim nonro matut ni ang'o madine kel nek mar jalni

Lady Kad Zaki, nyadendi ma higa prang'wen kod adek ma ja Nigeria. Ma yande jatim nonro marahuma e TikTok kotudore kod kambi mar Teleperformance. Ma chutho to yande oyud ringre mare ka osechako tow, bang' ka osewito ngimane. Kawuono to nobag nyasi mare mogik e boma ma Nairobi.

Ne abiro gi yore manyien, kaluwore gi riekni mane ayudo endaloni machalo kaka loso sabun mar pii mane auso nikech dwaro gi neni malo e thuoloni. Bende ne achako puonjo jopuonjre mag jo sekondar kokalo e ong'we yamo. Maendi nomiyo abedo mongirore kendo ne anyalo yudo mag ringruok mar odiochieng' kodiochieng'